Kiiluli imbaret kotomo kelelech asikopit kotililit imbaaret koisto tuguuk cheu chemaset anan tuguuk age tugul che yachen chemuch kong'em minutik chekakoekechitu, ne rupei ketem imbaraet kamang keringoik kotomo kokakechop ketik nekakindee kituunguk, alak kocheu ingwek chu lepelen , kiit neu logoek akichek ituutan eng petiet kotomo kesipta eng imbaaret, kipite imbaret anyuun kotom kemin sikopit kipetio chemasaesiok chemitei imbar, nityo kisipto anyuun ingwek chemitei petiet koba imbaar, kiindo mbolea sikopit kochamchi minutik konyor kelchinoik eng miachen eng rurutikwai. Ake ko ingwek che lepelen akiche kisiptoi kobaa imbaaret nityo kerip eng tiongik alak tugul eng pitet ainityo kepoishen kora mbolea sikopit konyor minutik chuto kelchinoik chemiachen akopit kesich rurutik che kararan kopeku betusiek che pwanei.

Temisietab keny Kobo kamanut mising kosir ngirokendoen temisietab nguni, nito ko amun temisiet ne kibo keny ko kikipokoktoi mbaret kokakee mising ye kakenyor minutik cheki chetai, nitok ko sikotoret mbaret konyor tuguk alak tugul che miach che imuch karon kotoret minutik alak tugul en mbaret, tuguk cheu kemine bandek kotoreti mbaret ne kokemeto ko tom kilul en betusiek che kamach kochanga, nito kotoreti en ngalekab amitwogik che imuch koboisien bandiat en mbar sikobiit kenyor keljin temindet ake tugul, toreti nito temindet konyor minutik chekororon en mbaret age tugul, Kararan nito noto amunee en betusiek chebo keny kokikororon minutik mising, kimuch kokage tuguk che miten en choge chebo temik kosir ngirokendoen inguni, nito ko ngap inguni ko kikepcheapche mbaronok takai komengekitu mbaronok makenyoru keljinet neo mising ngirokendoen ak minutik che kibo keny.

Chemugulaik eng imbaar ak kenyor kesutik chemiachen imuche kekonor ako imuche koip kasarta nekoi mising kopoishen temindet age tugul. Ako much kokelchin eng aldaisiet anan en ko boisiet age tugul nemi gaa. Toreti nito mising temindet sikopit konyor tuguk tugul chemiach. Chemugulaik kotoreti borto ingap tindoi tuguk age tugul chemokchinkei borto, tuguk chemiachen cheimuch koter mianwek alak tugul chemi borto anan kiit age tugul ne imuch koip nyasutiet agetugul eng bortoab chito, ara anyuun chemugulaik kotoreti temindet mising yekakenor, imuchei kokakee mising, imuch kotar wikisiek akot aeng akebe tai kopoishe komnye. Nito ko ngerondoen tuguk cheu kiplumnda che imuch koma ikakee mising yekakeput eng imbaar.

Tuguk che kaimilan en koger En ireyu, ko agere miten kiit neu oinet nemiten in ireyu nemiten tiongik cheu njirenik ngueny, ak ityo komitei minutik barakiat che imuche konyorune temindet kiy age tugul ne Kararan konyor en temisionito bo minutik chemiten barak en beechuto chu mi en reu, nito anyun komuch kotoret konyor keljinet temindet chebo tuguk che kakimin alak tugul en yuton ye mi beechu.

Olekichoptoo anyun kikabu en gaa eeh kechenge rogook chekichopen kikabu niton, nito koto komoi koraa jito nekikonai lekichoptoo tukujuu moroisi missing eeh koyaa chitukul, moyoe chitukul kiitok notk anyun yekokenyor chito nejobe komuche koyor eehtukuk alak tukul chekiboishen, kou sundanu nekiboishen sikenyor kit agetukuk nekararan en kikabu niton, kikabu nitok anyun komongu kokokichop koraa kouwon kakisal ako toreti sikobit koko kii aketukul kokararanit eeh kikabut neimuche kotoret en jito ne ole koker kole karara missing koroitok ndokiibote ak keiben kii agetukul nemokin gee inendet maraa kotukuk keib koba soket toreti nitin anyun temindet kobii konyorji gee kii nekararan.

Katit inon nebo VISA komuchi kotoret chii age tugul, ngo ka lakwa anan ko chii ne kagoeet. Toreti nito anyun ngimache inemu rabiinik eng benki, konyoru chito age tugul rabiisiek che makchinkei. Imuch inyoru tuguk cheu loan cheimuchi iboisien ko siilipan eng mutyonet. Toreti nito anyun en ngokakimoche rabiinik eng sait nenotok ako kamaitinye chemiten en looletng'ung' en saait nenotok. Toreti kora ee katinitok en lipaneet en tuguk cheu chebo ee tuguk che kimokyinkei en sukul cheuu fees. Toreti nitok sikobiit keliban kechokyi en nyumnyumindo mising. Kiitok anyun kora keipote, notok amunee yaikochamat koroitok mising amu monyigis, imuche koiib chitugul imuche indee loleet ak iipote

Bukuit ne tilil kobo komonut eng chii age tugul, lakwa anan ko chii ne kageet. Toreti nito anyun kobiit konyoor chii age tugul sirutiet ne imuchi kotoreet eng boisionik chebo beet chebo chitugul. Nitok anyun kotindoi kayamisutik alak tugul che kororonen kou ye kisoman en kitabut ee nekitaunee taunet neimuchi komwa agobo ang'wan kong'eten kogimamii kiiy agoi kobiit kenyor kiiy age tugul nemiten oriit en nguni kou tyong'iik, biik, kenyor tuguk cheu ee beek anan kiiy age tugul nemiten en ng'weny

Kasitab melit anyun ko kasit negaran. Toreti nito anyun chito negiyai kasit nito konyorichige keljin ago rapisiek chekakobwa keimuchi nyogoboisien melit niton kobit kobendat eng beek barak ak kobit koger tuguk alaktugul chegororonen chemi ainet. Toreti tukchuto anyun chito nebo melit konyor tuguk alaktugul chegimakienge cheurabisiek anan ko tuguk alaktugul chegimakin nge en kaa

Miten sikirii anan kokoitamaa nekimuche keboisien kwenik anan koketik alak tugul chekakimuch keeb kotkoyomio niton anyun kotoreti koraa sikobit komokiboisien misink kasit ak kobit kotoree rabisiek misink chechang' kasit araa anyun koitamaa kotoreti kobit keboisien kwenik chekimuche kenyor en olan tugul ak itio kebakach koyaam ak itio keboisien, akee koraa ko sikirii niton keboisien makaa kokakilaal ak itio keboisien kechoben omitwokik ak kechobee kii aketugul kilalen beek anan kokii agetugul nekimokyinkee en kaa.

Kit netesee taa en yuu kokesisietab chemugulaik niton anyuun boisie terekta kindoo chemugulaik chekakekes ikere anyuun chemugulaik chekororonen misink chekonyorjigee temindet chemugulaik keribet sikobit kenyor kesutik chekororonen kiribe kesuten kerichek anan ko en semberisiet koyoche kesember en kasarta nenoton kot kenyor tuguk alak tugul chekororon

Kineteseetai en pichaini kokaletetab sumek chito neingen kolet sumechuton , akonyor kechopchi sumek chekororonen kobaibait inendet ak kobaibait koraa chito nekonobe sumechuton.

Bo komonut boisioni boo ripsetab lakwet toretilakwet koet misink ak kobit konyor kimnotet ngamun lakwet komoche kimnotet neo misink okot kosir chitoo nekokoet toreti nito lakwet koraa kobit konyor ngomnotet ot neboo okilit ak kii aketugul nekararan en bortab lakwet kostoengee koraa tukuk cheu mionuek cheimuche koit kotiengee en omitwokik chemoyomotin en lakwet baetab lakwet koriben niton kot koet ak konyorjikee tukuk alak tugul chekororonen en borto.

Nyonei metinyu chopetap looletab rabiinik kobun serkalit neimuche kochopchigei chito looloniton ko kachop kokoito tuguk che chechiget, tuguk chebo chito inendet nemachekane chito age. Tuguk cheu email nebo chito nekimokyingei sikobiit kogenyor chito inendet ak kenyor kora olemiten chichotok ak kobiit kokoito kora kiiy age tugul neimuche kotoret en nyorunet ab kiito.

Oratinwekab temisiet en kaa kochang kot misink niton komi temisietab baetab tukaa temisietab baetab sekemik, temisietab baetab inchirenik, temisietab sekemik kobokeljin misink en temintet netindoo ketik en lekemotik niton kokochop anyuun moingonik cheomeke kobaen sekemik chemoche konyorunen anyun kumik sikobit kwaldaa anan keboisien en kaa toreti niton temiten konyor keljin neo misink temisiet koraa neboo inchirenik inkap mokyinkee kityok ele miten beek ak kobit kobai inchirenik chuton kokobutyi omituokik chemokyinkee inchirenik sikobit koekitun en kasartaa nenoton ak kialdaa kobit kenyor rabisiek chemuche kotoret temintet en boisiet aketugul neboo kila betut temisiet koraa neboo baetab tukaa koo temisiet nekararan neimuche kebai tukaa keboisien suswek anan koo kii aketugul nen kakiswaach ak kobit kebutyi tuchuuto kokibutyi koraa tukaa chumbik sikobit korib koraa tuchuuto konyor keljin aketugul nemie kou chekoo anan kobanyeek.